Gĩcigo-inĩ gĩakwa macini ici cia kwĩhandĩra ciagĩte gukorwo cigĩbatarwo thĩinĩ wa gĩco gĩakwa na cikaga gũthrrema nĩ ũndũ wa mĩgũnda itũ gicigo-inĩ gĩkĩ ndĩkoragwo mĩnene yagũkorwo atĩ nĩ ũrabũthĩra macini cia kũbanda tũbandaga na moko maitũ. Na tena rĩrĩ tũrabanda tũtiendaga witangĩki wa mbegũ na ndũrenda nginya kũthũkia kwa neighbour. koguo ciagĩte kũtherema gĩcigo-inĩ gĩakwa tũtirabatara macini mĩgũnda itũ ti mĩnene tũrabatara kwĩbandĩra na moko tondũ tũkorwo tũkĩbota kũmenya, twabanda mbegũ ibana atĩa na cigana atĩa.

Ũndũ ũrĩa mwega ndĩngiuga na roboti cia kũrĩma no ũndũ atĩ nyamũ icio no ũcobũthĩre mũthenya mũgima na irĩme bati nene itekũnoga. Na nĩ ikũrĩma ndagĩka nyingĩ itekũnoga tondũ nyamũ ici no ũcikoniturũrire ti ta andũ , andũ marĩma nĩ moigaga nĩ manogire makoiga nĩ mekũnogoka kana magatiga kũrĩma. Kana makaiga matikinyie bau kũu kũngĩ makarĩma rũciũ, no roboti ukũmĩrĩmithia ngina ndagĩka iria ũkwenda na ĩkũmĩra thaa iria ũkuga onawe reke rĩu yumĩre wona nĩ wakinya mũico. Tena roboti no ũcire ĩrĩme na irĩkie gĩcigo na andũ no maremwo nĩ kũrĩkia tondũ nĩ manogire. Koguo kũbũthĩra robiti kũrĩma nĩ ũndũ mwega gĩcigo-inĩ gĩkĩ gĩakwa ikĩoneka nĩ njega andũ no marĩme nacio ma save time.

Maũndũ marĩa makũgundũrwo mangĩũka macenjie ũrĩmi witũ bũrũri-inĩ wa Kenya nĩ mbegũ iria njerũ cingĩũka cigundũrwo, ndawa ciakũbubĩra ciũke cigundũrwo ndawa njerũ ndawa itarathũkia irio iria tũrabanda. Gũcoke kũgũndũrwo bataraica kĩndũ kĩega gĩtarathũkia mũgũnda ta gwĩkĩra mũgũnda cumbĩ, gwĩkĩra mũgũnda acid ĩrĩa ĩtũmga irio wabanda kĩmera gĩũku ciũke cithũke. Rĩu ũthundũri ũngĩũka kũgundũrwo ta bataraica ĩgatũmikaga ĩtaguthũkia mũgũnda, mbegũ ciũke cigundũrwo mbegũ njerũ okorwo nĩ ta nyanya kũrutwo mbegũ njerũ okorwo nĩ ta mĩrĩo kũgundũrwo mbegũ njerũ o ũndũ ogĩcigo o gĩcigo gĩkamenyekaga gĩgũbatara mbegũ ĩrĩkũ na mũthemba ũrĩkũ wa irio ũbatiĩ, ũkũtherema thĩinĩ wa gĩcigo kĩu. Ũguo nĩ guo ingĩona nĩ wega na no tũteithie bũrũri witũ wa Kenya.

Mbere mbere nyambĩte kwĩyenjera ndemu thĩinĩ wa mugũnda wakwa kandemu o kanini ka kũiga maaĩ marĩa marĩkorwo magĩũka kũndeithia kũrĩma ibnda rĩa riũa ibinda rĩũkĩte ria riũa. Ngacoka o niĩ mwenyewe ngegũrĩra baibu ciakwa ciakũbaga maaĩ nĩ getha bandũ ba kũboyaga kana ngoka kũgura ibinda rĩu rĩgoka, aca ndĩrenda gũkorwo na indo ciakwa na nĩ getha ngateithĩka ũrĩmi-inĩ ibinda rĩu rĩũkĩte. Ngetha ngĩũka kũrĩma ndigakorwo na ũritũ ona ũmwe, ngacoka ngagũra bataraica ngagũra ndawa ngĩiga, koguo niĩ ngĩũka kũbanda ibinda rĩu rĩũkite ndigakorwo na moritũ maingĩ ma gũkorwo ngĩbanda thĩinĩ wa mũgũnda wakwa. Na no njũrie ona andũ macio mangĩ mebangage o kabora ũkagũra indo cia kũrĩma ketha ũgĩũka kũbanda ibinda rĩũkĩte ndũgakorwo na ũritũ ona ũmwe, ũkũrigĩrĩria ũbande indo ciaku.

Thĩinĩ wa mũgũnda wakwa ũndũ wa ũndũire ũrĩa bũthagĩra nĩ kũiga mbegũ gwakwa tarĩu mbembe ndacagũra nĩ thuraga ĩrĩa njega njega njega, ngoka ngamĩiga ĩrĩ ona macagua ngamĩiga riũa-inĩ ĩkoma ngacoka ngamĩiga ĩrĩ ona macagua ngamĩcuria bandũ. Mbembe ĩyo ĩgakorwo ĩtĩrĩka nĩ tũgunyũ o ĩtigĩa nduthi koguo mbembe ĩyo ngamĩ preserve nga. mĩiga yagũkabanda rita rĩ ũku. Angĩkorwo nĩ ta kĩrĩa nyanya ngatotora ngomithia mbegũ mbegũ icio ngaiga, ũcio nĩ ũndũ wa ũndũire ngĩiga mbegũ icio ciagũkabanda rita rĩũku.

Andũ aya makoragwo mendete irio cia mĩkebe gũkĩra iria cikoragwo ciumĩte mĩgũnda-inĩ ĩmwe kwa ĩmwe, nĩ gũkorwo andũ acio nĩmetigĩraga gũkorwo makĩrĩa irio ciumanĩte na mũgũnda tondũ nĩmarona ta ka itari thũrime kogwo no ikorwo ikĩmarehera thĩ-inĩ wa mĩĩrĩ-inĩ yao. No gũkorwo makĩhũthia tondũ irio ciumĩte ya mũgũnda ĩmwe kwa ĩmwe ni njega na ni freshi, na itikoragwo cihũthĩrĩte matawa ma gũtũma cikare. No kurĩ o andũ magĩciendete na tũtingĩmoria na ũcio nĩ wendi wa ngoro ciao.

Rĩrĩa woka kũgetha pamba waku mbere mbere wagĩrĩirwo kũthiũrũrũka mũgũnda wothe wone ka pamba ũcio nĩ mũkũrũ, kana nĩ ũkinyĩte kĩwango gĩa gũkorwo rĩu no ũgethwo. Ũndũ wa kerĩ nĩ ũthiũrũrũke wone pamba ũcio gutiĩ na kũndũ gũtiĩ na tũtambi tũrĩa tũngĩgirĩrĩria pamba ũcio ũkethwo kana tũngĩkrwo twa kũthũkia magetha ma pamba waku. Koguo no nginya ũrore ibinda ũrore kana nĩ mũkũrũ wega ũndũ ũkũgethwo na ũrore kana wĩna tũtambi, kana tũnyamũ tũngĩgirirĩria pamba waku ũgethwo thĩinĩ wa mũgũnda waku.

Mawĩra marĩa marutagwo nĩ atumia gĩcigo-nĩ gĩakwa thutha wa kũgetha nĩ ta rĩrĩa twaketha mbvembe, atumia nĩ moyago makũthyandũra mbembe. kana angĩkorwo twabũthĩra macini kũthandũra mbembe icio atumia nĩmoyago makũruta mĩcakwe thĩinĩ wa mbembe icio ciathandũrwo nĩ macini nĩ cibĩtũkagia mĩcakwe. Atumia a gicigo-inĩ gĩakwa nĩ moyagwo makũruta mĩcakwe. Angĩkorwo nĩ ta mboco ciangethwo rĩria ciatuĩka ciakũbũrwo atumia nĩ moyagwo na nĩ ketha magatuĩa makũgũrũkia mboco icio gũcibuba na nĩgetha ciume kũ mabuti. Akorwo nĩ ta mũcere wakethwo na wa wakethwo kũbĩtũkĩra moko ma andũ atumia nĩ moyagwo makũbuba, gũcokanĩrĩria ona kũthima mone mũcere ũcio wigana atĩa. Ũcio nĩguo wĩra ũrĩa ũrutagwo nĩ atumia agĩcigo gĩakwa thutha wa kũgetha.

Rĩrĩa ndarĩkia kũgetha tuge ndatuĩka wa kũgetha mboco mũgũnda-inĩ wakwa, njĩtaga atumia magacibũra, makabuba cigakorwo citarĩ mabuti ngacoka ngacianĩka, ngaciga riũa-inĩ ngacianĩka mũthenya ũmwe mboco icio cia cigatuĩka cia kũũma biũ na kũniara maĩ biũ biũ. Oniĩ nĩnjoyaga ndawa ya gũĩkira, ngekĩra mboco icio nĩgetha citikarĩke nĩ tũnyamu tũrĩaga mboco na nĩketha cibote gũikara, ngekĩra gatawa kau tondũ mboco icio ndĩracirĩma ndiracinina haraka kwoguo ngĩiga na nĩketha nginya ndingĩkorwo rĩrĩa ngenda gũkendia rĩrĩa mboco ciakwa cikagia goro cigagĩkorwo itendĩku ciĩ njega taũrĩa ndacigethire ona akorwo nĩta mbembe noguo njĩkaga, gũcianĩka, guciĩkĩra ndawa na nĩgetha ngaciiga.

Mũgũnda-inĩ wa iria no ũkorwo ketha gũkorwo na macini cia heho nĩ birinji mũndũ nĩ arabatara birinji nĩ ũndũ wa kũiga rĩrĩa wakama iria rĩu nĩ rĩkorwo rĩtekũthi kugũrwo thaa icio thaa icio. Koguo nĩ urabatara fridge ya kũiga iria rĩu ũgituĩka wa kwendia ithaa rĩu rĩngĩ ritagakorwo rĩrĩthũku. Ona freezer nĩ ĩrabataranĩka thĩinĩ wa mũgũnda waku, tondũ nĩ ũkũiga iria rĩu kabinda kanene na rĩtithũka nginya rĩrĩa rĩgoka kũgũrwo.

Macini cia gwĩkĩra maratathi-inĩ majani-inĩ bĩndĩ ĩrĩa twaketha ĩkoragwo na mawega, tondũ cai ũtitĩkangaga, ũkũthima kĩthimi kĩrĩa kĩagĩrĩire,m acini ĩyo ĩkũthima kĩthimi koguo ndũongerera na ndũnyibia. Wĩitangĩki, gũtikorwo na ũitangĩki wa cai, kabinda, nĩ ũgũ save time, tondũ macini nĩ ĩkũruta wĩra haraka gũkĩra mũndũ, ũtheru bado, ũtheru o naguo nĩ ũgũkorwo wĩ igũrũ, tondũ macini gũtĩna gĩko ĩratangana nakĩo ta mũndũ.

Kwĩna macini cigũrĩtwo, macini cihĩtũkĩtio. Ciria cihũthĩkaga rĩrĩa twagetha mbembe. Na twomithia, macini icio nĩcio ihũthĩkaga gũthambia mbembe icio, gũcagũra na gwĩkĩra ikĩro rĩrĩa twarĩkia kũgetha mbembe citũ. Kogwo macini ĩyo nĩĩrutaga wĩra ũcio wothe, na macini ĩyo nĩtũgũrĩte, na nĩ wega tondũ tekinoronjĩ ĩyo nĩ ĩrateithia gũkorwo tũgĩkorwo na mbegũ iria ciagĩrĩire.

Hĩndĩ ĩrĩa twomithia irio citũ na twatuĩka wa kũiga barĩa ciagĩrĩire, ũteithio ũrĩa tũrateithia nĩ atĩ mbembe icio kana kĩrĩa twaketha maketha maitũ matiĩkorwo makũrĩka nĩ tũtambi, matiĩkorwo ma kũthũkio nĩ kĩndũ o kĩothe na indo iria twaketha nĩtũkabũthĩra cirĩ o sawa itee na ũthũku ona ũmwe na nĩ igakorwo i irio ibacĩrĩirwo.

Ingĩruta mũndũ rĩrĩa rĩothe abũthĩta ga container ga puracitĩki ogothe, mũndũ ndagatuĩkage wagũgate, tondũ ga container kau, kamũkebe nĩgakabũthĩka thutha-inĩ. Tondũ kamũkebe kau noũhandĩre ihũa, noaũhandĩre kamũmera gatarenda space nene ya mũgũnda, ũhandĩre na nĩũkagĩa magetha mega. Kamũkebe kau mbando ũbothĩre kũmerithia mbegũ, mbegũ irĩa ikũrĩa ga space kanini na nĩgetha ũgatuĩka wagũtwara mũgũnda, ũhande gĩcigo kĩrĩa gĩothe ũkwenda.

Rĩrĩa rĩothe warĩkia kuona mĩatũ yaku ĩna ũkĩ na nĩ wona piũ piũ ũkĩ ũcio ũrĩa ũbũana nĩ mũkũrũ. Gĩcigo-inĩ gĩakwa tũbũthagira andũ makebũmba nguo njega cia kũthi kũgetha ũkĩ makoya material iria ciothe cibũthĩkaga, na nĩ ketha abote kũgetha ũkĩ na tũgakĩũketha ũtukũ gĩcigo-inĩ gĩakwa nĩguo twĩkaga.

Mathina marĩa monekaga mũno mũno kũingĩ thĩinĩ wa andũ arĩa makoragwo na mĩgũnda mĩnene marĩkia kũgetha nĩ miumiriria ya irio ciao. Mũgũnda nĩ mũnene kũrĩa irio iraumĩrio ingĩkaũmĩra aba kũthiĩ o kũrĩa irio icio cingĩgatuĩka ciakumĩrio tondũ irio icio nĩ nyingĩ mũno mũno. Tena ona ũguri rĩrĩa irio ciakethwo mĩgunda-inĩ ĩyo mĩnene mĩnene irio nĩ ituĩkaga ciakũgũithia mbei, koguo tondũ mĩgũnda ĩyo nĩ mĩnene mĩnene nĩ egũikara mũno angĩkendia irio ciake ikamwabĩra ibinda. Mathĩna macio nĩ monekaga thiinĩ wa andũ arĩa mena mĩgunda mĩnene, aruti a wĩra kwaga thĩinĩ wa mĩgũnda ĩyo mĩnene, nĩ wende ũrenda kũgetherwo mũthenya ũmwe, na nĩ ũkwaga andũ arĩa makũgetha na marĩkie, kana okorwo nĩ ta roboti ũrabũthĩra onacio nĩ ikũremwo nĩ kũrĩkia.

Tekinoronjia ĩrĩa ĩrabũthĩka thutha wa kũgetha ĩranyibia ũteangi wa mathaa na ũteangi wa irio, na ĩkareta wagĩrĩru wa irio. Nĩ ũndũ rĩrĩa watuĩka wa kũbũthĩra tekinoronjĩ tarĩu rĩrĩa tũranĩka mbembe tũkĩanũraga nĩ citĩkangangaga rĩrĩa twaketha maketha maitũ marenda kũmithio. Bado time no ĩthiraga rĩrĩa wagetha na macini yani tekinoronjĩ ĩyo ũrabũthĩra nĩ ũra save time na ũga save nginya irio tondũ nginya itiraitĩkanga na ũkũgetherwo haraka na ibinda rĩnini.

Nĩ kũrĩ na ngwatanĩro nene mũno gatagatĩ ka arĩmi gũkũ bũrũri-inĩ na mbiacara cia ũrĩmi iria cihũthĩkaga cihũthĩraga tekinoronjĩ, na ikoragwo na umithio mũnene mũno mũno. Tondũ rĩrĩa tweka atĩ twarĩma na njĩra ũndũire twarĩma irio tũbataraga tekinoronjia ya kũthi kũteithia, ta kũigithia kũketha mbegũ cigwo, ketha ithio cipuricabwo cigĩke wega. Ũguo kwina ngwatanĩro nene muno gatagatĩ ka arĩmi na mbiacara icio cia ũrimi wa gitekinoronjĩ, kwĩna ngwatançĩro nene mũno.

Tabarĩra ĩno ya Digifarm ya Safaricom ĩkoragwo ĩna ũguni mũnene mũno kũrĩ arĩmi arĩa me icigo-inĩ cia kũraibu. Tondũ nĩ matuikaga ma kũmenyithia andũ mbegũ iria megũtuĩka makũbanda kũu, makamabe mabande nĩ mamenyithagia bataraica ĩrĩa ĩkũbũthĩka thĩinĩ wa matũra macio makamabe na makamonereria. Nĩ mamabundithagia ndawa iria ibatiĩ kũbũthika gĩcigo-inĩ kĩu koguo kwĩna ũguni mũnene mũno wa Digifaram na ingiuga yenderee na ĩtũre matukũ mothe ĩtuĩke ya gũteithia arĩmi aitũ othe bũrũri-inĩ bandũ Kenya yarũma.

Ũrĩmi ũyũ wa gĩtekinoronjĩ nĩ uteithĩtie mũno bũrũri-inĩ wa Kenya gũkũria arimi tondũ nĩ imamenyithĩtie maũndũ maingĩ marĩa arĩmi ma tene matararĩ moĩ. Nĩ ĩmabundĩthĩtie tekinoronjĩ ĩno nĩ ĩmabundithitie njira cia kũrĩma na haraka, nĩ ĩmabundithĩtie ũrĩa mũndũ areka ketha ũgĩa na maketha maingĩ. Tekinoronjĩ bado nnĩ ituĩkĩte ya gũkũria bũruri arĩmi nĩ undũ nĩ marakorwo makĩmenya mũndũ akĩbanda ngũbanda ndũĩ na nĩ ndũĩ njega na ndawa iria abatiĩ kũbũthĩra. Koguo tekinoronjĩ nĩ ĩteithĩtie muno ũrĩmi bũruri-inĩ wa Kenya.

Hĩndĩ ĩrĩa ndona kamũmera gaka ndoka ndeciria kamũra gaka nĩ kamwe nanoko karoneka gaciarĩte. Ũyũ nĩ mũndũ arageria kũbanda apple thĩiniĩ wa itũũra rĩake nĩgetha one kana nocituĩke ciagũkũra nanĩciaruta magetha. Koguo kamũmera nĩarona rita rĩngĩ nĩabatiĩ kuongerera bataraitha, nĩabatiĩ kwongerera nginya thumu, gũgekĩra nginya maĩ. Nanĩ karonania kamũmera gaka gakũrĩte kũndũ gũtarĩ na maĩ maingĩ. Koguo ũyũ nĩ mũmera ũngĩthondekwo, ũbarĩrĩrwo na ũtuĩke wakũruta maciaro mega thĩiniĩ wagĩcigo gĩkĩ.

Thirikari ĩngĩtuĩka ya gũteithia arĩmi a gĩcigo gĩakwa kũmenya na kũbũthĩra tekinoronjĩ ya ũrimi nĩ gwĩtaga mĩcemanio mĩingĩ kũingĩ makabundithia arĩmi, makagĩa na cikaro. Haya mathomithie makarani magũthomithagia arĩmi njĩra ya kũrĩma kũbũthĩra tekinoronjĩ ici cia ũrĩmi ciumĩte. Haya akorwo nĩ ta thimũ-inĩ makareta tabarĩra cia kũthomithanagia ũrĩmi na tekinoronjĩ ya kĩrĩu.

Ciondo icio mwonaga atumia makuĩte hĩndĩ ciothe rĩrĩa marathiĩ gũtua macani Kericho, ma kĩondo kĩu makuaga tondũ kĩondo kĩu no gĩkue kĩndũ kĩrĩa mekũona thĩini wa macani macio. Mũndũ no athiĩ one nyeni atue. Haya, kamũtĩ nako gakoragwo ga gũkũna kĩndũ kĩrauma na kũu macani-inĩ, kĩndũ kĩũru agatuĩka wa kũgũtha nakĩo kĩndũ kĩu gĩgakua gĩkamweherera.

Aya nĩ magetha ma mũndũ arĩkia kũgetha mũgũnda wake matunda na maciaro ma mũgũnda wake nĩmo maya arikia kũgetha. Etereire moke magũrwo kana akue atware thoko athiĩ akendie no nĩ arĩkia kũgetha. Maya nĩ maciaro mega tondũ nĩ ironeka nĩ ciaruta maciaro maingĩ maingĩ o kũigana.

Aba rĩrĩ nĩ itunda rĩa apple na ĩno nĩ athara kurĩ mũrĩmi tondũ itunda rĩrĩ rĩtuĩkĩte rĩa gukũra no itũnda riri nĩ rĩbuthu. Aba nĩ kuonania ndanabura ndawa ya kũrigĩriria thĩna ta ũyũ na thĩinĩ wa mũgũnda waku ũngĩkorwo na mtunda maingĩ mabana ũguo nĩ kuonania nĩ wacina tondũ ndũĩ na maciaro mega na magetha maku matiĩkorwo mega matunda maku ti maingĩ marĩa megũthiĩ thoko. Nĩ arabatara kũbũbĩra ndawa ya mbegũ, ndawa ya igunyũ na ndawa ya kũrigĩriria thĩna ta ũyũ gũtigakorwo na matunda maingĩ mekũgĩa mũrimũ ũyũ.

Rĩrĩa ndona mbegũ ciakwa irio ciakwa okorwo nĩta mboco kana mbembe kana mĩciri, nĩciatuĩka ciagũcenjia rangi ciabiana yero, ciathiĩ ũguo ciacenjia rangi ndona makoro nĩmanjia kũma, nĩndona nĩcianjia gwĩthandũra cĩ mũgũnda-inĩ, makorwo manjia kwĩyũnũra, kwĩruta aroma, nĩngoragwo ngĩmenya mbegũ ciakwa nĩ ngũrũ, irio ciakwa nĩciakinya ciagũkũra, na nĩcioma ũndũ ingĩruta thĩiniĩ wa mũgũnda wakwa, cigethwo nyanĩke thiĩ ithiĩ ituĩke mbegũ. Ũguo nĩguo menyaga irio ciakwa cia mbegũ nĩciakinya ciakũgethwo.

Arĩmi aingĩ mwena-inĩ wa Siaya nĩ moereire ũrĩmi wa kĩrĩu wa kũbũthĩra moboro na tekinoreonjĩ. Nĩ ũndũ rĩrĩa mararĩma ũrĩmi wa rĩu na tekinoronjĩ ya kĩrĩu nĩ maratuĩka makũgetha maketha maingĩ, makagetha kana makabanda mbegũ iria ciagĩrĩirwo kũu na irio ciao cigakorwo ciĩ irio njega na maketha maketha marĩa perfect na maketha magĩrĩru thĩinĩ wa kaũntĩ ĩyo ya Siaya.

Gũkũ bũrũri-inĩ tekinoronjĩ ya ũrĩmi ĩrĩa yũĩkaine mũno mũno kana mĩtambo ya kũmenyerera mũgũnda yũĩkaine mũno gũkũ bũrũri-inĩ nĩ ta DigiFarm, kwĩ na kambuni ĩkwo yũĩkaine yũĩkane ĩtagwo ya bayer, ĩyo nayo nĩyũĩkaine mũno mũno gũkũ bũrũri-inĩ na nĩbundithagia andũ tekinironjĩ cia rĩu cia kũrĩma, ya njĩra ya kũrĩma.

Ũhũthĩri wa tekinoronjĩ ya ũrĩmi nĩũranyitithania arĩmi na thoko, endia na motungata ma kĩmbeca, tondũ kũhũthĩra tekinoronjĩ mũndũ nĩaratuĩka wa kũmenya kũrĩa irio iragũrwo goro ũgatwara magetha maku kũo. Nĩũratuĩka wakũmenya kũrĩa kĩndũ, magetha burani marendeka mũgatuĩka magũtwara kũu. Okorwo nĩtakũrĩa kwĩna mbembe nĩmũkũmenya kũu nĩirabataranĩka, mũgatwara. Okorwo nĩta gĩcigo burani kĩanĩrĩrwo nĩmaragũra nyanya wega nĩũgũtuĩka wagũtwara kũu, nanĩũkwendia na mbei ĩrĩa yagĩrĩire. Kuogwo tekinoronjĩ nĩranyithania arĩmi na thoko, nĩ ũndũ nĩũkũmenya thoko ĩrĩa ĩna mbeca.

Mĩhiano ĩrĩa nyonitee, mĩkĩnyanĩrĩũ ya ũrĩa tekinoronjĩ ya ũrĩmĩ ĩra hũrana na maũrĩtũ maũrĩmĩ ngũkũ bũrũri-inĩ, nĩ mbere mbere kũreta mbegũ ĩrĩa cĩagĩrĩie cĩa kũbanda mĩgũnda-ĩnĩ ĩtũ, bataraitha ĩrĩa yagĩrĩie ya gũĩkĩra mĩmera ĩtũ, ona macĩnĩ ĩrĩa maretete ta cia kũrĩma, cia kũbanda, cia kũbubera, nĩ iretete ũgũnĩ mũno mũno ngũkũ bũrũri-inĩ witũ wa kenya.

Tekinoronjĩ ya ũrĩmi ĩteithĩtie mũno mũno kũtigĩrĩra ũrĩithia wa mahiũ nĩ ũratherema bũrũri-inĩ witũ nĩ ũndũ wa mbegũ ĩrĩa matuĩkĩte magũtũrehera. Mbegũ cia gwĩkĩra nĩ njega muno mũno nĩ irongerera ũrĩithia wa mabiũ thĩinĩ wa bũrũri witũ. Ona trekinoronjĩ ĩno nĩ njega tondũ nĩ ĩtuĩkĩte yakũreta breed njerũ cia mabiũ mĩthemba ngũrani ngũrani okorwo nĩ ta ngũkũ, ng'ombe, mbũri magatũretera mbegũ njerũ, ciria cituĩkite ciakũtheremia ũrĩmi thĩinĩ wa bũruri witũ wa Kenya.

Biacara cia gĩ cia gĩtekinironjĩ nĩinyitaga itemi kũgundũra indo, tondũ nĩtũmenyaga indo njerũ irĩa ciamĩrĩra thĩiniĩ wa thoko. Nĩtũmenyaga mbegũ njerũ iria cionekana thĩiniĩ wa mathoko ngũrani ngũrani kana bũrũri mũgeni. Na ningĩ tekinoronjĩ nĩĩteithagia kũmenya biacara, indo icio nĩnjega thĩiniĩ wa bũrũri kana itũra ritu, na magatũretera tũgacirĩma na igateithia ũrĩmi kũgundũra kĩndĩ kĩerũ rĩrĩa gĩatuĩka gĩa kuonekana na tũgagĩhiũkia.

Thutha wa kũgetha twoyaga kĩrĩa twaketha tũkathura kĩrĩa kĩthũku thĩiniĩ wakĩo tũgate tũgacoka tũkathura indio iria njega yaani magetha marĩa mega akorwo nĩmakũmithia tũkomithia akorwo nĩmagũtwara thoko tũgatwara thoko mabana oũguo marĩ, macio nĩmo makinya marĩa tũrũmagĩrĩra thutha wa kũgetha.

Kũbũthĩra app cia thimu kũruta mawĩra, ta kũbũrana na tũtambi cina ũguni mũno, tondũ rĩrĩa mũndũ arabũthĩra thimu nogũcaria ũcaragia, ũgacaria akorwo nĩ ta ndawa ũkũbũthĩra ndawa ĩrĩku ketha ũnine tũtambi tũu thĩiniĩ wa mũgũnda waku, na rĩrĩa ũna thimũ ona mũndũ ndang'ang'anaga mũno, tondũ nĩũkuona nginya mũndũ aroiga nĩarabũthĩrĩte ndawa ĩyo arabũra mũgũnda wake na tũtambi tũu tũratuĩka twakũthira, arabu nginya ũna app ya thimu nĩũgũcaria njĩra tofauti tofauti ũkona ũyũ arabũthĩrĩte ĩno, nake ũyũ arabũthĩra ĩno, na ũkageria na ũgatuĩka wakĩra.

Ica ikuhĩ maũndũ marĩa makinyanĩire nĩ tekinoronjĩ thutha wa kũgetha nĩ ta macini irĩa iretetwo cia kũmithia kĩrĩa kĩrĩa tũragetha magetha maitũ. Na thoko iria ciũkĩte thĩinĩ wa thimũ ũkathi kwa app ũketha thoko burani ĩrendia indo atĩa. Tekinoronjia icio nĩ ciretete moguni tondũ mũndũ nĩ aramenya thoko ĩrĩa ĩna mbeca na maketha maku megũkorwo makĩendeka mũno thĩiniĩ wa itũra rĩrĩkũ na igũkotrwo ikĩendeka mũno thoko-inĩ ĩrĩkũ.

Nduka cia bataraica iria kana store cia bataraica iria cigĩtwo thĩinĩ wa rũrĩrĩ ruitũ nĩ irateithia mũno mũno mũno, tondũ rĩrĩa bataraica ĩ kũndũ ta gũkũ arĩmi othe nĩ makĩmenyaga bataraica furani ĩ bandũ ĩ thiinĩ wa nduka bũrani. Koguo no kũgĩra magĩraga na makathiĩ magekĩra irio ciao gũkĩra rĩrĩa mũndũ arorũrĩra matũni otaũni o taũni ũkiethaga bataraica mũthemba bũrani. No rĩrĩa twamenya ĩthĩinĩ wa store ĩmwe no kũgĩra tũgĩraga na nĩ ũkwenderio nginya na mbei njega. Tondũ andũ mothe nĩ maramenya bataraica icio ciĩ thiinĩ wa nduka ĩmwe itũra rĩna.

Urĩmĩ wa mboco, ũyũ nĩ ũrĩmĩ wa mboco thĩniĩ wa gĩcĩgo gĩakwa ũgũo nĩgũo tũcĩetaga. Urĩmĩ ũyũ wa mboco nĩ ũcenjetĩe tondũ ũrĩa twarĩmaga tene mĩcĩrĩ ũgũo tĩgũo ũrĩa ĩraremwa thaa ĩcĩ. Thaa ĩcĩ, ngũkĩte na mbegũ njega mbegũ cĩa kũhanda mbegũ ĩna ũmĩthĩo, mbegũ ĩracĩara wega, mbegũ ĩrarehe macĩaro mega thĩĩnĩ wa gĩcĩgo gĩtũ. Na ũndũ ũyũ nĩ mũcenjĩe tondũ nĩ ũhete atũmĩa mawĩra. Atũmĩa nĩmagĩte mawĩra tondũ gũkũ gĩcĩgo-ĩnĩ gĩakwa mboco ĩcĩo cĩahandwa ĩtuagwo na moko na kũthambĩo kogũo atũmĩa nĩ mageĩaga mawĩra wa korũta gĩcĩgo-ĩnĩ gĩakwa rerĩa kwageĩa na mũndũ wa mbanda ũrĩmĩ wa mboco gĩcĩgo kĩnĩ kĩa mũgũnda na bado mboco notũcĩhũthangĩra ta ĩrĩo nĩtũcihũthagĩra kũrũga cĩa gĩtowero.

Mũndũ ndingĩmũruta gwĩka ũndũ ũyũ, ũndũ ũyũ nĩ kũrĩma na mũndũ no ndĩ mũbundithie, gĩcigo-inĩ gĩakwa nĩ tũbũthagĩra ng'ombe kũrĩma na mũraũ mũgũnda ũkathera. Nĩ tũbũthagĩra gũcimba no woe andũ magũcimbĩre mũgũnda waku ũkathera. Na no njĩre mũndũ bandũ nĩ tũbũthagĩra ragita ĩrĩa ĩrĩmaga ĩkatheria mũgũnda waku ũkathera cua, ũgĩũka kũbanda gũtirĩ ria rĩkoragwo bau. Na njĩre mũndũ ũkĩamba kũrĩma mbere mbere ũkamba kũrĩma bĩndĩ ĩrĩa kwĩna riua getha ria rĩkoma biũ mbegũ icio cikoma. Ũgiũka kũbanda kamũgũnda gaku gagakorwo katherete gagakorwo kerĩndĩ kũbanda mbura ĩkiũga nĩkũgũa.

Arĩmi manini moritũ maria macemanagia namo thutha ũrĩa matuĩka makũgetha irio ciao, nĩ kwaga thoko. Tondũ arĩmi anini mũndũ ndabota kũrĩma irio nyingĩ kana arĩme mĩmera mĩingĩ ya kũbota kũgĩrwo nĩ ta mbikabu ĩmũgĩrĩre o gwake mũciĩ, kana ĩgĩrwo nĩ ta kĩrori o gwake mũciĩ. Koguo mũrĩmi mũnini rĩrĩa arĩma tumĩmera tũnini magetha manini mĩmera yake ĩkũruta o magetha manini na nĩ ekwenda gũkorwo akĩbũthĩra transport, yani kũtwara irio icio thoko nĩ egũkorwo akĩbũthĩra mbeca, arabu magetha make bado matiĩkorwo maingĩ, tondũ nĩ wona arimĩte o tũirio tũnini, na nĩ mũrĩmi mũnini na nĩ bĩndĩ arerutanĩria kurima, ona ndee na mbeca nyingĩ cia ũrĩmi.

Maũndũ marĩa meru niĩ njĩtĩkĩtie atĩ matukũ mokĩte nĩ megũtuĩka ma gũkinyirĩra bũrũri-inĩ bau mbere nĩ ta ũrĩmi ũyũ ũkĩte ũrimi mwerũ. Tekinoronjia ici njerũ ciumĩrĩte cia kũrĩma nĩ igũkorwo igĩkinya bũrũri nabau mbere. Nĩ igateithia bũrũri nabau kabere tondũ tarĩu macini iria ciũkĩte bado matukũ mokĩte nĩtũgũthi na mbere gũcibũthĩra. Mbegũ ici njerũ ciumĩrite nĩ tũgũthi na mbere gũcibanda. koguo matukũ mokĩte maũndũ macio merũ nĩ megũka mateithie bũrũri na ũthii wa na mbere. Tondũ indo iria ciragundũrwo nĩ thĩinĩ wa ũrĩmi maũndũ marĩa merũ mokĩte, nĩ magateithia bũrũri mĩthenya yũkĩte nabau mbere.

Tekinoronjĩ ĩria njĩkĩrĩte thĩini wa ũrĩmi wakwa ĩrĩa botete ĩna ũhoti mũnene makĩria mũgũnda-inĩ wakwa nĩ maaĩ. Maaĩ rĩu ndibũthagĩra ũrĩa ndabũthagĩra macini kũbũra maaĩ, thaa ici bũthagĩra sprinkler koguo maaĩ makwa ndigaga ndaceta maaĩ makebũra ũtukũ mũgima itekũbutia maaĩ macio kĩroko ngoka ngacenjia. Ona tekonoronjĩ ĩngĩ bũthĩrĩte nĩ ũbandi wa nyeni makũnia-iniĩ bandũ ba kũbũthĩra mũgũnda nĩ njokete wa gwĩkĩra makũnia tĩri ngabanda makonia-inĩ macio, na nĩ nyonete ciagĩritie mĩrutĩre wakwa wa wĩra toindũ tuge nyeni ndĩrabũthĩra space nene na ndĩrabũthĩra mabinda maingĩ kũbanda na kũrĩmĩra.

Ici nĩ mboco rĩrĩa ndiratua kũbaririria kũruga mboco, njoyaga maketha makwa ngabuba, ngabuba ngatara iria njũku ngaiga kando iria njega ngathambia ngekĩra thĩinĩ wa maaĩ ngakia mwaki, ngatuĩka wa kũruga irio ici ngacitherũkia. Niĩ nĩ bũthagĩra mwaki wa ngũ kutherũkia kana ngabũthĩra makara na njiko ngaigĩrĩra cikatheruka. Ciatherũka nĩrĩo njokaga ngoya waru na maguta na gĩtũnũrũ ngatuika wa gukaranga mboco ciakwa. Ndĩcibũthagĩra kuria nacio mũcere, ona mboco icio nĩ njũagĩra waru ngakima ngatuĩka wa kuthondeka mũkimo wa mboco. Ũguo nĩguo baragĩriria irio ici ciakwa rĩrĩa ngũruga mboco.

Ũhoro wakwa wa kũmenya ũrĩa ũrĩmi wakwa ngũũtwarithia na mbere na ihumo ciakwa ciumaga thĩinĩ wa thimũ. Nĩ bũthagĩra thimũ yakwa ngathiĩ app ngũrani ngũrani ngetha wagĩrĩru wa ũrĩmi. Tena no thikagĩriria rendio-inĩ ngĩigua ũrĩa ũrĩmi ũrathiĩ na mbere, nĩ thikagĩrĩria gĩbindĩ kĩbo gĩukaga inooro gĩtagwo magetha smart, onakĩo nĩ ndũĩkaga wa kũthikĩrĩria na ngagĩa na motaro na uguni na ngamenya ngagĩa na mohoro merũ igũrũ rĩgiĩ ũrĩmi wakwa. O bandũ kwĩna ino ya Safaricom ĩtagwo Digifarm onayo nĩ thiaga na mbere kũtwarana nayo ngĩethanagĩrira na ũndũ ũria mangĩkorwo maretete mweru ngenda kũmenya, ũguo nĩguo ngacĩrithagia ũrĩmi wakwa.

Rĩrĩa ndona kĩndũ ta gĩkĩ rĩrĩa ndabĩtũkĩra kwene ndona kĩ sunflower, gĩkĩ nĩ gĩsunflower, kĩrĩa gĩũkaga thiinĩ wa kĩongo gĩakwa nĩ kũria kana niĩ ũndu ingĩbanda gwakwa nongĩe na maketha mega, ingĩbanda sunflower thiini wa mũgunda wakwa no ngene na nongĩe nakĩrĩa no thereme. Arabu rĩrĩa ndona sunflower nĩ njũkaga ngaririkana ũboro wa maguta marĩa mathondekagwo na sunflower. Kana maguta maria mabũthĩkaga na kana thabuni ũrĩa ũthondekagwo na kinyamũ gukĩ kĩ sunflower gĩkĩ.

Niĩ bakwa mwene nĩ nyendete kũrĩmĩra mũgũnda wakwa na kĩragita, tondũ mũgũnda wakwa nĩ mũnene na mũgũnda wakwa nĩ ũkoragwo na ria ngũrani ngũrani. Niĩ bakwa ndimenete nĩ nyendete kũrĩmĩrea na kĩragita tondũ nĩgĩkũnjĩbĩra mathaa makwa instead ya njoe andũ matinde kũu magĩcimba kana matũre kũu macimbaga na niĩ nĩ ndĩrenda kũbanda o haraka niĩ nĩ nyendete kũrĩmĩra na ragita. Arabu ragita nĩ ĩgarũranagia mũgũnda waku tĩri ũkagarũraniuo ũgatuĩka wa gũtukana wega, ngĩũka kũbanda ndigakorwo ndĩrabanda o barĩa ndĩrabandĩte bĩndĩ ĩyo ĩngĩ tĩri ũcio ũrabũthĩkĩte noguo ũbũthĩkĩte. Niĩ nĩ nyendete kũbũthĩra ragita na ndimenete koguo niĩ nĩ nyendete ndimenete.

Niĩ ndĩmenyithagia tekinoronjia cia ũrĩmi irĩa ciĩyumĩrĩtie ona indo irĩa njerũ ciumirite ciakũrĩma through thimũ yakwa. Niĩ nĩ nyingĩraga thĩiniĩ wa thimũ ngetha ngageria kũ google gwetha kĩndũ kĩerũ kĩrĩa kĩyumĩritie, kĩrĩa ingĩtuĩka wa kũbanda mũgũnda-inĩ wakwa. Ona kũbĩtũkĩra TV, nĩ nyendaga kuona tabarĩra ciothe cia ũrĩmi nĩcio ndĩmenyithagia nacio tekinoronjĩ cia ũrĩmi iria ciumĩrĩte. Nĩkuo nyonaga nginya macini njerũ iria iretetwo, kũu nĩ menyaga ndawa njerũ iria iretetwo cia kũbubĩra ria, cia kũbubĩra tũtambi, ona cia kũbubĩra magunyũ. Niĩ njikara ndĩmenyithĩtie na thimũ, TV, kana kũthikĩrĩria rendiũ.

Ũndũ wa mbere ũrĩa ndoraga rĩrĩa ngũiga matangi makwa ma iria, nyambaga kũrora kana nĩ mathambie wega, magacoka magakamũrwo. Matangi macio nĩ nyendaga mainamanio getha maite maaĩ marĩa mauma kũu thĩiniĩ mothe. Matangi macio nĩ nyendaga mũno maigwo riũa-inĩ manĩkwo, na nĩ getha matuĩke ma kũniara maaĩ marĩa mothe mekũthambĩtio namo. Thutha wa ũguo matangi macio bakũmaiga nĩ nyendaga moke maigwo bandũ bega batheru bakathambio bakathera, matangi magoka makaigwo bau na nĩ ketha iria rĩakwa ritigakorwo rĩa kugĩa gĩko. Angĩkorwo nĩ kuingĩrio hwai-inĩ rĩrĩa marĩkia wĩra, matangi makwa nyendaga moke maigwo makunĩkĩtwo matigatuĩke makũingĩra gĩko kũu thĩiniĩ. Rũciũ kĩroko ngĩmabũthĩra matangi makwa magakorwo marĩ o matheru na me mega.

Ici nĩ ngandamia na gĩcigo-inĩ gĩakwa, niĩ ngandamia tũreka cikũre, ciakure ciĩgũithagia cio nyene kana no ũtue kuma mũtĩ-inĩ. Wa mbere, nĩ kũnũra gĩkoro gĩkĩ kĩa igũrũ tũnũraga, tũgatuĩka magũtigara na gakandamia, gakandamia kau gakoragwo thĩiniĩ, niĩ njoyaga ibiga na ibiga rĩngĩ ngaigĩrĩra ngagĩkũna ngatũra. Ndatũra nĩguo nduĩkaga wa kũruta ka piece karĩa kabwaiti gakoragwo bau thĩiniĩ, na kau nĩko karĩagwo ke irio na ke mũrĩo na nĩ kega.

Ici nĩ spinach na spinach ici ibandĩtwo mũgũnda-inĩ, spinach ici maaĩ irabũthĩra njĩra ya maaĩ ĩno ya tũbaibu, tũrĩa tũtuĩkĩte twakũigwo kũu mũgũnda-inĩ. Bandũ ba kũbũra maaĩ tĩri ũthiage na maaĩ, mena tũbaibiu tũu tũitagĩrĩria maaĩ kabora kabora. Na spinach ĩno nĩ theru nĩ nĩmĩre, koguo nĩ njikaru wega. Ũguo nĩguo ndĩrona gũkĩthiĩ na mbere aba gĩcigo-inĩ gĩkĩ kĩa mũgũnda. Ũyũ nĩ ũrĩmi wa spinach ũrathiĩ na mbere.

Mũthemba ũrĩa nyendete mũno mũno wa kĩndũ gĩkĩ, kĩndũ gĩkĩ nĩ bataraica, kĩndũ kĩrĩa yani ĩrĩa nyendete mũno nĩ NPK, nĩ njega tondũ nĩ njĩkĩraga nyeni ciakwa, no njĩkire mbembe, no njĩkĩre mboco. na ĩtĩĩ goro. Na ĩna raithi gũkorwo ikĩoneka kũndũ kuothe bũrũri-inĩ.

Rĩrĩa ndathiĩ gĩcigo-inĩ kiria kĩa mũcere ndona ũũ nĩ njigagua stress mũno tondũ ũyũ mũcere nĩ maĩĩ makuĩte, mũiyũro ũũkĩte ũgakua mũcere wa mũrĩmi, mũcere ũcio ũrabandĩtwo abũthĩrĩte mbeca, mũcere ũcio nĩũramũrĩrĩire fertilizer na mũcere ucio nĩũramũkuĩre nginya ibinda rĩa gũkorwo akĩbandithia; rĩrĩa ndona ka ũndũ ta gaka nĩ ndĩciragia ũrĩa mũrĩmi abatiĩ gũkorwo akithondeka banding njega bandũ ba mũiyũro woka ũgakua mũcere wake akathondeka banding njega, arabu angĩkorwo nĩ maĩĩ riingĩrĩro rĩamo akathondeka na intake njega atĩ wona akiumĩra agatigaga abinga akagirĩrĩria maĩĩ mothe marĩa mayũka kwĩngĩra thĩinĩ wa mũcere wake na nĩ getha mũcere wake ũtigakuo nĩ maĩĩ .

Haha, ũyũ nĩ ũbei wa maĩ ũrathiĩ na mbere, mũndũ ũyũ atuĩkĩte wa gũtura kamũtaro thĩinĩ wa mũgũnda wake, karathi gekũrũkĩtie maĩ gagatwara onakũrĩa mũgũnda mũicoinĩ. koguo egũka ehingũrĩte kamũtaro kamwe kamwe makingĩra, akahingũra kaũ kangĩ wona maĩ maiyũra agatuika wakũhinga haũ ekũhingũriire, na ĩno nĩ njĩra hũthũ mũno mũno yagũkorwo ũgĩkĩra maĩ mĩtaroinĩ yaku na nĩgetha ũtuĩke wa kũhanda irio irĩa ciothe ũkwenda.

Niĩ ndĩngĩũrio, ndĩngĩuga handũ wa gũkorwo ngĩhũthĩra thitima, ũrĩmi-inĩ wakwa ta kũmithia kĩndũ, kaba kũhũthĩra riũa, tondũ riũa rĩcinaga mbegũ ciaku kana magetha maku na rĩti ĩrĩa yagĩrĩrire. Thitima no ũthii kũmithia ũgakĩũmithia mũno ,ũgakora nĩ woraga nginya vitamin kana kĩrĩa kĩuma thĩinĩ wa irio icio cingĩguna mũndũ, riũa nĩrĩabata gũkĩra thitima, tondũ nauo nginya ũrugarĩ wa riũa ũkoragwa wagĩrĩire na ũtĩngĩtuĩka wa kũthũkia indo mũno mũno nginya kuma biũ, riũa no rĩega na nĩ rĩa bata gũkĩra gũhũthĩra thitima.

Tene tũrabandaga mbembe cia nyũmba ciumanĩte nsa nyũmba no rĩu nĩ tũkĩte tũkaretrwo mbembe nĩ kambuni ngurani ngũrani ta kambuni ya mbĩa. ĩgoka ĩgatũbe mbembe mbembe ĩrĩa iciaraga igĩrĩ nigĩrĩ, mbembe ĩria ũrabatara o ũbanda na space ĩrĩa yagĩrĩire na maketha maku magakorwo mega. Ũrĩmi wa mbvembe gĩcigo-inĩ gĩakwa nĩ wongererekete tondũ nĩ tũreteirwo mbembe iria ibatiĩ kũbandwo thĩinĩwa gĩcigo gĩkĩ gitũ na mbembe ĩrĩ ĩratwarana na rĩera rĩrĩa twĩnarĩo. Ũyũ naguo nĩ ũguni mũnene mũno ũrĩa ũretetwo nĩ mabinda-inĩ maya gĩcigo-inĩ gĩkĩ gitũ.

Ici nĩ ngondu nĩguo tũciĩtaga gũkũ gwitũ, rita rĩa mbere kũona ngondu ndacionete kũndũ twathiete kũthomithuo ũrĩmi wa gũkorwo ũkĩrĩma ngondu thĩinĩ wa gĩcigo gĩkĩ gitũ. Ũndũ ũrĩa ndekire, ndagũrire tũgondu twĩrĩ, ngĩthiĩ ngiga, tũgondũ twakwa ndagũrire kanga na ka njamba, gakĩthi ũguo, gakĩthi ũguo, tondũ twarĩ o tũnene na ciarĩ o ngima niĩ ngĩrĩkia kũnina mwaka tũgondu twakwa twarĩ twambĩtie gũciarana tondũ kagondũ gakwa nĩ karĩ gaciarĩte kana, na kuma hau nĩ ndonire nĩ njega tondũ ona thoko yacio nĩ njega mũndũ ndagaga kũndũ ekwendia ũkagĩa na kĩndũ gĩaku mũhuko.